Ekinde moro chien kanyo napuro bando, napuro bando eka achiel gi nus. Koro kaka ne apure to ne odhi ochiek maber kendo ne aduoko ne Nyasaye erokamano. Ne amanyo jo contract manyalo biro konya time ma agolo bandono epuodho kendo ne ogolona gunde piero ang'wen gi auchiel. Bando nowuok gunde piero ang'wen gi auchiel, oganda ne owuok gunde abich koro mano ne ber kabisa.

Tijni miyowa chiemo, wan kaka jonyiepo madhi e chiro, wanyiewo kendo okonyowa e tedo. To joma wanyiewo kuom gigo be okonyogi eyor yutogi mapile pile. Koro ober kendo okonyo oganda mathoth.

Iridho bando kosetuo e puodho. Koseridhe to igudo gi igudogi kuonde mopogore opogore epuodho kanyo, to ang' ibiro ikwanyogi gi gunia kose kwany gi gi gunia, to isombogi. Ng'ato nyalo sombo gi giwiye, kata ng'ato nyalo sombogi gi wheelbarrow, titerogi dala, tiyarogi kumoro ma chieng' nyalo gogi, ka gisenyangore to inyalo susgi kata din to ikano.

E pichani kaneno, aneno dhiang' koyang' kendo oseyang'e jogo pogo lemo. Giyang'e koro gigolo lemo kuome matindotindo minyal tedi kata minyal bul alafu ang'ichamo bamg'e, ginyalo bedo ni gichamo kata giuso.

Dhok mawapidho itwegi ekul tigonyo gi gokinyi. Kosegony gi gokinyi, titero gi e pap kumoro kuma oloth titwegi e loje. Inyalo many negi ogada kata imanyonegi bando motho e puodho to ikelo negi. Ting'ado negi ing'ado negi gichamo. Ka ang' ochopo saa abiriyo to iketo negi pi, pi ne osetuom chon makoro omurore, koro iketonegi pi tikete bala. Koro kosebedo ma ndhm ndhim, tikelogi to gimodho. Ka gisemodho to ichak iduokogi kumoro, ichak itwe gi kumoro to ang' ilokogi bang'e ka kanyo osejuer. Godhiambo ang' ikelohgi ne kul, minyiedho inyiedho, mitero nindo , itero nindo, kamano.

Chieng' moro ne adhi goyo abal, to nene en aora moro dala kocha. Koro noyudo ka koth nochwe mang'eny. Koro kane agoyo abal to ne aneno thuol moro ewi kidi koro pacha ne onge. Koro ne agoyo abal, ase goyo sabun ewiya, koro aluoko wiya mondo ago abal. To aneno thuol, kuom hawi maber Nyasaye ne okonya kendo ne ok okaya. Kane onena to noringo, an be naringo. Koro mano nokonya, ne ok okaya.

Epichani, anyalo neno jal moro ma omaki to jalni chalo jakuo moro, kata ng'at moro mane otimo gimoro marach. To ogoye kendo idaa dhoge gi obila kata gi jopiny. Kata ja apiko moro aneno kochung' eng'eye kanyo. Koro idaa dhoge mondo winj ane gima owacho.

Tijni ahero nikech sama idhi omo pi e aora cha, to ikonyo fuondeni mag dendi, kata kane fuondeni mag dendi ojony, to kiwuotho kamano miting'o pi e chieng' mi migolo luya to dendi bedo maber kendo ibedo motegno. Kata nituo moro maki to tuono dhi lal. alafu okonyo, ng'ato ok nyal koso pi. Koro pi nie ot, koro kata ka pi orumo to nitie moro miketo kanyo, inyalo tiyogo sama idware.

Jogi chalo joma gichalo joma nie tiegruok kumoro kendo ipuonjogi. Inyalo neno kanyo koket laptop, kendo jal moro ochung' e mbelegi to olero chalni oleronegi gimoro kaka onego otim kata oleronegi kaka kotigo to nyalo tiyo. Koro gin jopuonjre kendo ing’iso gi wach maber kata wach monego gitim.

Picha ni kaneno to aneno ka koth chal ni koth ne ochwe ka matek. Kata aora moro nobarore bang' koth koth kochwe matek. Kendo opula ng'eny. Oula oywero gik moko. Oula odonjo e ute ji. Aneno ka ji niepi ka. Chal ni gidhier kuma gidhie. Mwandu gi olal. Jambgi olal. Koro ma okelo ne gi lal maduong' kaka jogweng'ni nikech onge oala moro amora manyalo dhi mbele ka. Onge pur manyalo dhi mbele ka. Kodhni oketh pith mane ji osepuro e puodho. Kendo ma okelo lal maduong' ahinya.

Mae en ohala moro mane itimo ma ng'ato miyi gimoro, timiye gimoro. En ohala ma ok dwar pesa. Ng'ato miyo wadgi aneno ka ng'ato miyo wadgi gimoro machalo oganda to ng'ani miye nyanya. Koro ng'ani kokawo gini, to jal ma chieloni kawo gima chielono. Ok en ohala mitiyo gi yoe pesa. En ohala mitiyo mana gi cham kata mwandu ma ng'ato nigo mopogore gi pesa.

Pichani anyalo neno jal moro kobedo e kom, alafu chal ni nyathi moro matin be nie screen kanyo mar mar TV no kata mar kompiuta no. Chal ni ma daktari kata ma jahocho koro mamano obiro osiptal, seche moko nyathi tuo, okel e chanjo. Koro imiye hocho kendo inyise gik monego otim. Kata inyise chiemo monego omi nyathi, kata imiye yedhe mo yedhe mobiro miyo nyathi ka nyathi tuo. Koro ma konyo oganda sana sana mon man gi nyithindo matindo kaka koro mae.

Pichani kaneno to aneno kambi mar bengi, mar KCB, kae ng'ato nyalo dhi, odhi dwaro gimoro ma seche moko ne bangi ne chande. Odhi kanyo mondo okonye, kata ng'ato nodhi kano pesane e bengi, kata ng'ato odhi golo pesane manokano e bengi, koro okonyo oganda man gi yuto.

Mae migao mochung'ne gik matimore e ong'ue yamo e Kenya kae. Gik matimore kaka dier kaka diere koth, diere koth jogi nyalo nyisoji ni chieng' machalo kama kama koth nyalo chwe matek kata chieng' machalo kama oro nyalo wuok, koro ginyiso jopiny gik monego jopiny otim. Kata ginyiso jopiny ni koth kata oro nyalo wuok. Koro mano miyo jopiny ng'eyo kaka ndalo gi mag dak dhi chalo mbele kanyo.

Pichani kaneno to aneno dhiang', dheni chalo dhok mopidhi moko mang'eny moko moket kumoro achiel mang'eny, nikech aneno ka oket gimoro eite, kendo olir ite. Matiende ni en inyalo fuenye mayot, koro ka ging'eny kamano to inyalo fuenye mayot, ni mae e dhiang' miduaro kata mae e dhiang' matuo. Kata dhiang' man gi kasoro moro koro fuenyo bedo mayot nikech ging'eny.

Pichani ka aneno to aneno ka oyar bando, bando ose suse kendo ogole e puodho. Oyare omoye kumoro maduong', omoye e tandarua moro maduong' mondo onyangre, mondo chieng' goye. Koro ka chieng' ose goye to minyal gole kanyo to ikete e gunde, tiket to kata ka niketo yath, to ikuongo iketo yath, koseket yath to ikete e ogunia obedo packed e gunia to idhi ikane e sto kumoro. Koro inyal tikode inyalo chame kata inyalo use.

Pichani ka neno to aneno kambi moro to kambini, en kambi mar ochung' ne yore gige omenda. Koro aneno ka mteja moro kanyo obiro dwa kony, koro kae inyalo konyi. Kane ikelo pesani to inyalo kaw pesano tiketoni e akaont ni. Kata kane in gi chandruok moro mar bangi to inyalo konyi ka kata kane ibiro golo pesa to inyalo golno, timiyi tidhigo.

Pichani kane no to aneno yedhe moko, to yedhe gi konyo e miyo ng'ato huduma mokuongo. Seche moko ne ng'ato ohinyore kumoro ma osiptal onge, to ka yedhe gi nitie to inyal miye huduma mokuongo, kigayo go gino mondo koro kitere osiptal, to itere kabet ober nikech nono anona to kane ohinyore to seche moko remo owuok kuome, to onge kaka ne inyal geng' mano nyalo miyo ng'ato tho. Koro ka magi nitie, to nyalo geng'o tho , kendo ng'ano nyalo chango. Kata kitere osiptal to itere osiptal koro ka en ng'ama ngimane ni kuma ber berie matin.

Pichani karango, to aneno ka nitie jotelo moko mochung' mbele kanyo. Kendo jotelogi gichalo joma idaa dhog gi. Jotelogi ne dwa chung' ker mar piny higa elufu ariyo gapar gadek. Koro mano okonyo jopiny. Jopiny nowinjo gima jogi nyalo timo kopo ni oyiergi. Kata jopiny nowinjo gima jogi dwaro kaka gin jotelo. Koro ma nekonyo jopiny kata ka ng'ato odhi e yiero to ing'e jatelo miyiero kendo ing'e jatelo midwaro kaluwore gi kaka niwinjo gima nowacho. Kata kaka niwinjo kaka koyiere to onyalo tiyo ne jopiny.

Mae tich mar pidho gwen. Gwen kopidhi to gwen nyalo nyuolo tong'. Gwen nyuolo tong' kendo tong' gi inyalo yudgo gwen mang'eny koro konyuolo tong', to onyuolo nyithindo. Moko be nyuolo tong' michamo. Gwen be inyalo usi. Gweno kousi to ng'ato nyalo yudo yuto. Chieth gweno be mbolea. Koro kopielo to inyalo ti gi chiethnego kaka mbolea. Inyalo olie alot, kata inyalo olie pith moko gi koro mano tiyo kaka mbolea kendo en yuto ne japiny kata japur mopidhogi.

Tijni ahero nikech sama an gi chiayega mapidho kaka diek kama, to ka ang'iyogi nto awinjo maber kendo sama apidhogi ka gichiemo kata ka gimodho to awinjo maber. Nikech anyalo bedo gi chandruok moro to kabedo gi chandruok, pacha kuongo ringo e diega kaa. Anyalo usogi to anyalo yudogo yor yuto. Koro gikonya kabisa kendo gimiya abedo ja mwandu ekor gweng'.

Chon kane ipidho rombe to ne ok twe gi gi tol. Ne iwegi aweya to negikwayo kendo negi bayo nikech rombe wuotho kanyakla. Koro kanegise a bayo to neginyalo duogo e miere. Sani aneno ka rombe ma awach ni kaka mon itweyo mon koro nyithing gi go inyalo we kwayo nikech ok ginya kwayo mabor gi mon. Koro kotwegi kamano to mano garo gi kik gidhi gikwa mabor kendo miyo ok gilal.

Picha ni kaneno to aneno kabila moro machalo maseche. Maseche gi oyang'o dhiang' kendo giyang'o dhiang'. Chal ni ring'o gi ginyalo bulo kanyo. Kata ginyalo tedo ma gicham. Koro mae e kaka gidak ma seche nikech gipodho dhok mang'eny. Koro tim mar nego dhok gi chamo le sana sana ring dhiangni. Mano kaka gidak. Mano e chalgi kochacha kaka maseche.

Chiemo ni kiseyang'o dhiang kata yang'o chiaye moro to iketo kendo kumoro kaeto ikudho mach. Ikudho akudha mach kumoro moluorore ka maber. Bang' kisekunye inyalo kudho mach. Ka mach oseliel to ikaw ring'o kaeto ichwoe kete ichwoe kete. Kisechwoe kete to ibiro ichwoe majno aluora mar majno kama to girewore. Koro kagi rewpre kamano to gichiek. Koro ka gisechiek inyalo chumbi tichamogo.

Chiemoni en chae, to en chae mar chak. Koro ikudho mach, kise kudho mach to iketo sufuria to iole pi, kise olo pi to iolo chak e sufuria, kise olo chak to irite matin, imiye kinde moko manok, tiketo majan kiketo majan to ichuake. Kisechuake to ka ang' okuot to iduoko mach piny, tiketo sukari. Koro kiseketo sukari tirudo irudo , alafu ichunge to imadhe kaka chae mar chak mopoto.

Epichani ka ang'iyo to aneno ring'o gi waru. Ring'o ni ne ochiele kaf e sufuria. Bang' kosechiele to aneno ka itoko ne ji e san. Ji be aneno kochung' kany. Chalni jogi kosetoknegi to ng'ato ka ng'ato dhi kawo san to dhin chamo mare.

Tijni aneno ka diek mag aluorawa itwegi. Moro ka moro nigi tol to ka gin moko malal kopidhgi to iketonegi okot eng'utgi. Koro kata ka gidhi kwath to ok gi nya lal nikech oktono sama yuak to japith nyalo winjo gi gi mabor. Moko to aneno ka itweyo kendo itwe gi e loch kata itwe gi kwonde moloth koro ginyalo chiemo maber to ang' ilokogi kosemigi pi.

Tijni kotim kama to yien medore nikech en tich mar pidho yien. Koro kopidh yien kumoro maber to yien medore to mano nyalo ywa koth. Kok kamano to okonyo lo koro lo oula ok ter kata yien go chieng' moro kosedongo maber tinyal bar gi to kobargi tinyalo usgi to mano kelo yuto ne ng'a ma opidho gi.

Tijni ber nikech ka ng'ato olose to kane in gi pesani moro to ing'eyo kaka inya tiyo gi pesano. Koro kindikogi piny to inyalo ng'eyo kaka idhi tiyo gi pesano. Nikech pesano seche moko ne tin, kata ne en pesa makotigo maber to nyalo romo gigo. Koro kondikgi piny to tich nyalo bedo maber nikech tich ka tich dhi bedo gi pesane. Koro korem to ng'ato nyalo neno kaka otimo. Kata koromo mokalo to ng'ato nyalo ng'eyo kaka otimo. Koro mano ok kel ghagruok kata wich wil sama ng'ato odhi ng'iewo gire moro kata e duka.

Picha ni kata kibanga ni jiwo jii kendo kwero ji ni giwek tero nyithindo ma nyiri nyangi. Tero nyithindo ma nyiri nyangi rach kendo en gi madhara mang'eny. To picha ni karango mos to aneno ka gini nie piny mar Uganda. Kendo okwayo jopiny kata osiemo jopiny mager ni kik giter nyithindo ma nyiri nyangi. Nikech mano rach kendo oko obalo gi chik mar pinyno.

Tijni ber nikech okonyo nyithindo motimo klas aboro gi klas apar gariyo eterogi e sikunde ma gin ema gidwaro kata gin ema ne giyiero. Tomitime eyor mbui. Janyuol nyalo time, kata nyathi nyalo time. Koro omedo ojiwo somo kendomotero nyithindo e sikunde ma gin emane giyiero gin giwegi.

Tijni ni kod nengo nikech okelo jo oko biro neno gik matimore e piny, e pinywa mar Kenya. Kata gibiro neno le gi, to ka gibiro neno to giculo pesa. Koro pesa ni kochul to dhi ne sirikal, to sirikal konyogo jopiny. Koro mano e yuto kuom sirikal.

Picha ni kang'iyo taneno city mar Nairobi, togi MOmbasa manie piny Kenya. Koro ma nyiso wa ni piny Kenya odongore, kendo ma nyayo dongruok e pinywa. Koro ma ywayo wazinge kata oywayo joma nya biro timo business gi e piny mar Kenya kae.

Picha ni karango to aneno geche mang'eny, to gechegi gin e jam koro chalo ni ji dhi e tich. To sama ji dhi e tich kama, ji loso pesa kendo pesa ni seche moro dhi ne sirikal. Koro sirikal koyude to tiyo go kata otiyo kodgi e dongruok mar piny Kenya.

Kwayo mar Huduma namba naoro. Huduma namba ber nikech ka in kode, to onyiso ni in ja Ken ya adier. Koro kata kionge kipande to nyalo tiyo gi Huduma senta kawach moro otimoreni to nidwaro kipande, to ng'ato nyalo tiyo gi Huduma namba manyiso ni in ja ´Kenya adieri kndo in jahiga apar gariyo kadhi malo.

Gini kaneno to aneno CCTV. CCTV ni okonyo nikech kokete edala to kata kane jakuo moro obiro kwalo, to omenyo jakuo kata onyalo menyo gima jakuo kwalo. Koro mano gayo timbe mag njore, ogayo timbe maricho egweng' kata e dala.

Inyalo iyudo sani iyudo ka kambi ka kambi nigi gechene. Koro ka kambi nigi gache kamano to seche nodwa kata tero jogene kumoro to mano miye yot nikech ok otii gi omenda mang'eny e manyo gari. Koro ginyalo tiyo gi geche gi ka gitero jogegi, kata ginyalo tiyo gi geche gi ka jok moko kaw. Koro jok moko kokaw gechegi to chulogi, koro mano

Picha ni karango to aneno ka jal moro dwa donjo e mbui mar sirikal miluongo ni e-citizen. Mbui ni konyo jo piny e yore chudo sana sana ka idhiye chulo gik moko mag huduma mag sirikal to itiyo gi mbui ni eyore chudo

Sani ok ochuno ni nyaka ng'ato nyiew gaset kokiyudo habari motimore kata kidwa winjo gima otimore e piny Kenya kata epinje maoko. Ok ochuno ni nyaka inyiew gaset, onyalo dhi to minene e TV,kaok amano to inyalo nene embui, esimu kata ng'ato nyalo gochoni ni gima chal kama kama otimore. Koro ok ochuno ni nyaka ng'ato odhi onyiew gaseti

Matich maber nikech bang' kang'ato osetieko somo ma orwako ogudu. Kata gi dho ngere wacho ni o graduate. To mano nyiso ni okalo kendo otieko skul maber. Koro ng'ani nyalo wuok oko to onyalo dhi manyo tich kaluwore gi gimo somo kendo onyalo yudo tich nikech en ng'ama osomo kendo kalatesene chiso ni osomo adier.